Enkituko ena oonkishu, egirai aoshoki nkishu oldip pee err irmasherr lelo oojing'ita nkishu aaok nkishu osarge naa kesidai oleng' amu ketum nkishu iseseni sidan oleng' naa tenelo nepiru nkishu nemitoki nkishu aitasas ilo masherr.

ore ena naa maandamano oltunganak lena kop ashu lelo osho lang tnagira aendamana tengaraki keyiieu neesakini entoki naji esipata, ibaitie enkironya, naironyita sirkali, ashu aa enaironyita sirkali egira ailepie ntokitin anaa kegira aigoma peyie etumoki sirkali, atoning'o oltoilo lenye, ajo keiba ena naasita serkali.